Ma ekaka itimo tij kayo bel. Mokuongo ng'ato onego obed gi pala mabith ma obiro tiyogo e ng'olo wi bel kata osimbo moting'o cham. Bang' ng'ado osimbogi, ichokogi e puodho kasto iketogi e epien gugru mondo otergi e dala bang#mano imoye e chieng' makech nyaka otuo eka koro inyalo dine ka ikete ei gugru kata eikapera maduong' mondo kothe kik kirre mabor. Bel ma osedin ikuoro mondo ogol chung' bel, bel mosepiedhi imoyo kasto ikano ei dero mondo otigo eloso chiemo mamit kaka kuon gi nyuka